Thirikari ĩhũthagĩra ũndũ ũmwe wa kuoya mbeca nĩ tondũ thirikari no ĩhote kũmenya mbeca irĩa ĩroya, no ĩhote kũmenya nĩ gĩcunjĩ kĩigana kĩa mbeca ĩroya kũhĩtũkĩra mwena ũmwe. Na no ĩhote kũmenya nĩ mbeca cigana ciratũmĩka na njĩra ĩrĩkũ na andũ ona o no mahote kũmenya ũrĩa thirikari ĩratũmĩra mbeca icio. Na nĩ ũndũ wĩna raithi thirikari ĩyo kuoya mbeca icio kũhĩtũkĩra nyamũ ĩmwe. Paybill ĩmwe no ĩhote thirikari nĩ ĩhotaga gũcokanĩrĩria mbeca na gũ prevent ũhurunjũku wa mbeca na rĩu mbeca cĩkahoteka gũtũmĩka wega.

Kũringana na ngathĩti ĩyo ya Business Daily, nĩ kũronekana kwĩna wongerereku wa mbeca irĩa ciroima mabũrũri ma na nja. Thirikari ya Kenya nĩ ĩthiĩte na mbere na kũgunĩka na mbeca irĩa nyingĩ iratũmwo kuuma bũrũri ma na nja nĩ andũ arĩa a Kenya me mabũrũri ma na nja. Mbeca ici cioka bũrũrinĩ ũyũ nĩ irateithĩrĩria mbeca cia Kenya cikĩringithanio na mbeca cia rũraya kũgĩa na hinya. Na rĩu cigateithĩrĩria andũ arĩa mararehe indo kuma mabũrũri ma na nja gũkorwo mena ihinda ihũthũ. Tondũ ũgũri wa mbeca cia rũraya nĩ ũgĩte na raithi. Business Daily nĩ ĩthiĩte na mbere na kuuga atĩ mbeca ici nĩ ciingĩhĩte na gũgakorwo bũrũri wa Kenya nĩ wĩhotete gwĩkinyĩra, na ũgakorwo wĩ handü harĩa hega ũkĩringithanio na ũrĩa ũrarĩ mwaka mũthiru. Ta rĩu mweri ũcio ũrahĩtũkire Kenya nĩ ĩra mbeca irĩa ciratũmĩrwo bũrũri wa Kenya cirarĩ ciringi birioni igana rĩmwe rĩa fifty after mĩeri ĩtatũ. Ũguo nĩ kuonania akenya arĩa me...

Ngwatanĩro cia arĩmi nĩciteithagĩrĩria arĩmi kuona mbei njega ya indo iria mararĩma. Arĩmi hĩndĩ ĩrĩa moka hamwe, manyitanĩra, macokanĩrĩra, nĩmahotaga gũkorwo makĩona mbei njega ya indo iria marendia. O nĩkũrũmĩrĩra me hamwe no mahote kwaria na agũri na meta meta makĩaria kĩongo kĩmwe nĩkuonania nĩmarahota gwĩtia mbeca iria cimagĩrĩire. Arĩmi me ngwatanĩro ĩmwe nĩmahotaga kũgũra indo cia ũrĩmi kwa mbei ĩ thĩ, nĩmahotaga gwĩtwara kwĩ anene arĩa marendia ta mbe ta mĩmera, mbegũ cia ũhandi, bataraitha kana thumu, na rĩu makahota gũcokanĩrĩra hamwe makagũra indo icio na mbei ya thĩ gũkĩra ũrĩa mũndũ angĩgũrire indo icio e ike, kuoguo ngwatanĩro ici nĩciteithagĩrĩria arĩmi na njĩra nene mũno. Ngwatanĩro nĩciteithagia o kũhe arĩmi marũni na hĩndĩ ĩyo.

Ũrĩmi wa ng'ondu nĩ wongererekete mũno gĩcigo-inĩ gitũ. Ũũ nĩ kũrumĩrĩra wongerereku wa mbei wa ng'ondu. Ng'ondu arĩmi nĩ marona ciĩna mbeca njega, tondũ ng'ondu to nyama tu ũngĩendia. Ng'ondu nĩ ĩraheana njũa irĩa ciratũmĩka na kwenderio kambuni ta Bullies and Tannaries. Ng'ondu nĩ ĩrugaga iria na nyama yayo nĩ yendetwo mũno. Ũkĩringithania na ũrĩa kũrarĩ mĩaka ta ĩtano mĩthiru gĩcigo-inĩ gitũ, ũrĩmi wa ng'ondu nĩ wongererekete mũno, na arĩmi nĩ marakenerera mbei njega ya ng'ondu. Makĩria mũno hĩndĩ ya mathigũkũ. Ng'ondu harĩ ũgĩkũyũ nĩ nyamũ cikoragwo na bata mũno, na ikĩringithanio arĩmi nĩ mathiĩte na mbere na kuongerera. Ona arĩa mararĩ na nini nĩ mongereire.